Kokochang'a nyosutik ab karisiek anan ko choton chebo oret en emenyon bo Kenya en kasarta noton nenwach ko kokochang'a missing ko en noton konyolu kikoi cherset anan kinet nderepaek elekiketitoo karisiek. Nyosutik ab karisiek ko tuguk che kimuche keter ak noton ih konyolu kisib noton cherset noton nokochini ketik ab karisiek ngunon ih komonyolu koket karisiek en chepchepindo nemii barak missing amun noton ih koyoe kobit nyosutik ab ortinwek akoyai kobet biik sobonwek kwak. Kit age kora ko yan kaee maiek nderepaek asikoket karisiek konoton kora koibu nyosutik ab oret anan ko chebo karisiek konyolu ngunon matkoe maiek nderepa yan ngen kole bokokete karit. Cherset ake kora nokochini ketik ab karit ih konyolu koket karisiek en tokyinet ab gee yan kete karit nyolu kora kosib ng'otutik chemiten chebo nyosutik ab oret chekikinde asimabit nyosutik

Kokochang'a nyasutikab karisiek anan ko choton chebo oreten emeet nyon bo Kenya en kasarta noto ne nuach ko ko chang'a missing. Ko en noto konyolu kikoi cherset kinet nderebaek ole ketito karisiek. Nyasutikab karisiek ih ko tuguk che komuche keter ak noton konyolu kisub noto cheset noto neakochini ketikab karisiek missing amuun noton koyoe kobit nyasutikab ortinuekakoyai kobet bolok sobonuek kuak . Kit age kora ko yoon kae maiwek nderebaek asiko ket karisiek konoton kora koibu nyasutik en oret anan ko che bo karisiek konyolu matkoe maiwek ndereba nhamu ingen kole ibokokete karit cherset age kora neakochini ketikab karisiek konyolu koket karisiek en takienetab ke Yoon kete karit nyolu kora kisub ng'atutik chemiten nyasutikab oret che ki kinde.

Aldaik ab bandek kokikobaishen ratilishek chimakaran kebimanen bandek amun yae Kouniton icheket asikonyor bandek chikatesak akonyor rabishek chetesatin en mungarenywan angandan nmganyor rabishek chuton komakararan niton amun kachor alindet nenyokwale bandek chuton konaton komanyalu anan koyanat koyai Kouniton icheket kityo amunyoe kotaret gei icheket lakini komataret aldaindet anan alindetkoamunbkikoyai Kouniton chemungaraek chechang konyalu kesib alan kechikil tuguk cheyando anan ratilishek chwak cheboishen anan Alda bandek chwak kimukto niton en oratinwek cheterteren chechoton KO chikilat afisaek ab county ratilishek chabaishen en indonyoishek tuguk sigoker kokebyai mungaret Nebo imanda ak Mami chi nekachor maingenage koraa konyalu kebiman bandek chwak kotoma konam icheket kwaldais en ndonyo

Tetutikkab beyond zero ko kikotoert mieindab boruek en kamatik ak lakok en Kenya en ortinuek cheter ak cheter. Ko choton ko ikochin kamatik cherset noto nebo chametab ke nebo borwek kuak yoon nyigisen kamatik anan Yoon kamanaksa buch . Bo komonuut kecher kwonyik anan kamatik choton che nyigisen sikobit konyor chametabke nebo bortanyin Yoon nyikis kototun kosiche lakuet ago Yoon kokosich lakuet kora kokochin kamatik kora boisionik cheter teren kouu elakiribto lakuet asikonyor chametabke nebo bortanyin kotaikoit lakuet. Tetutik chuton bo bo beyond zero ko kikoyai konyor kelchin kameet ak lakuet ndamuun en boisionik chekikochin icheget. Tetutik chuton kora ih kokibos kaitosiek kab kamatik cheibete sobet Yoon ko sigis ak lakok chemengech cheibete sobet Yoon Yoon kokosich . Kokibos kaitosiek kora en chekinomndo miandob ukimwi Yoon kokisiche

Sibitalitab jaramigi oginga odinga , noton nekinetishen kora mokigechob kokarananit Ako namba loh anan sipitalit nebo namba loh en en stebishek chebo sibitalishek koboru kole sipitalit nito ko agenge en cheechen en emeetab Kenya sipitalit niton komuche Konya mianikik chechang cheterteren cheimuche koimbik ak chemomuche Konya sibitalishek chemeng'ech chemi stebishek chemii ng'uany ak notoon yoon kasindan sibitalishek choton keib kimuti bik che miandos kobwa sipitali nitok bo jaramigi oginga odinga. Sipitalit ni komuch Konya mianikik cheterteren koboto nemoche ketoret en chokchinet nemite barak ih, imuch kora komuut bik che miandos akonyokobur en sipitalit nito kotai kosobcho Yoon mi kewelutit age tugul nemokienge koenye kora yuton . Sipitalit niton kora kotindo kitandok kaitosiek taman ak somok en bik choton chemokienge ribsetab barak anan en miando netinye nemakienge.

Imuch komii amunee asikekuren elekitononen anan eletononen karisiek en Homabaybkekuren Njeri. Njeri ko oldo elemiten en Homabay ako mi kwenut ab Kendu Bay ak Alari ako rubegee yoton ak Adiedo. Ko imuch komii amunee asikekuren kainet oldo niton kikuren Njeri amun imuch kimii chito nekibo komonut missing anan ko kandoindet nekibunu komosaton nekikikuren Njeri anan komii kiy nekikamwa chii ne kikikuren Njeri ako kioton ko kinyokobunji komonut missing en biik ab oloton konoton any ih asikokuren Njeri oloton

Chang terjinoshek chebo biikab logoek che terteren angenge ko nekibore fanta, fanta komii en pitunoishek che terteren pitunat fanta noton nebo logoek ii pitunat koraa nebo tagaimamik che onyin ii ak alak koraa ko ngebaa komosto age Nemo fanta komii age koraa nekeguren coca cola ak nekibore Sprite ko kotiengee onyinyindo anan en sukaruk kou kit ne chomu ngeyee koter fanta noton nebo logoek en igo onyin bechuton bo fanta nebo logoek amun chomu logoyat noton ne koto kebute ako kororon bechuton chuchik akot kouu en ole burto anan ngeger kityo kalainyin ma gerger ak chu kolelen coca cola anan ko sprite, tuen coca cola ako moto chome biik tuguk che tuen anan koraa komonome konda soiti, Sprite koraa kouu beek ako beek ko motomoche biik chechang soiti yon komoche tuguk che onyin

Muswognotetab mpesa ne tonochin kompunit noton nebo safaricom koimuch keyaen tuguk che terteren en muswognotetab kasari angandan nayat missing ko kiyoktoen ak ketochen rabishek ii koimuch keyaen koraa tuguk che terteren choton ko che uu netai koimuch kolipanen bilishek che terteren chebo gaa ak chebo serkalit en oret nebo chokyinet. Mpesa koraa koimuch ial rabishek choton che kibirtoen simoit sikopit kochomun ongalal ak choronok anan biikab kokwengung en ole imii imiten yon iloo ak icheget. Mpesa koraa koimuch isomen rabinik yon imoche chepkondok iboishen asi wekte en betushek chemii tai ko besenun mpesa rabishek choton asiwekte ko ketes rabishek tuten en barakiat. Mpesa koraa kotindo lengut noton neimuche ii igonoren rabishek ko tuten asicheru en betushek chemii tai ko ngunon tuguchuton tugul che imuche iyay

Mike sonko ko kondoindet anan kii kondoindet noton kitiko ndojin kounti noton nebo Nairobi kii indet ko kitoreti biik chechang missing kogochin chepkondok ak tuguk che terterjin che kiboishen, kikotoo koraa inendet tetutik che terteren en Nairobi asikopit koger kole konyor biik tuguk chechang chebo serkalit anan boisionik choton asikonyor koraa che uu biik ana konyor koburet nemie en olewendoten chito en kasar agetugul. Boisionik chuton chuchik ko kikogoi naet missing ak noton kikigochi anan kikilewen inendet kondoji kounti noton nebo Nairobi. Kiik kondoindet inendet agoi kenyitab elipushek oeng ak tibtem yekin kisto inendet en obisit noton en mwaet kelee moboishen rabishek choton che Nairobi en ole nyolunot, ak ngandan kikisto inendet ii ko kikoib keljin ne oo en biikab Nairobi amun kigotoret icheget en ortinwek